Sirikal mondo oyier jopuonje, madhi nono penj mar jopuonjre, gi bet motang' sama giyiero jogo kendo ging'iyo jopuonj manigi lony mamalo kabisa. Kagiseng'iyo jopuonj manigi lony, to ging'iyo ni osebedo kopuonjo higni marom nade. Be oromo mondo odhi onon penj?. Machielo ma gidhi ng'iyo gidhi penjo jatend skul ma ja puonjno yaye ,ni japuonjno, ojapuonj manade, be oromo mondo odhi onon ne jogi penj?. Wach machielo be gidhi ng'iyo lony mar japuonj, japuonj ni ,gin ang'o mosetimo ma wanya miyo wayiene mondo odhi ono penj. Wach machielo be ging'iyo ni be en somo mane ma japuonjni puonjo, to somoni be obere. Koro magi koseng'i to oriw gi maber to oyud ni in oromo to gidhi yieni mondo idhi inon penj. Nyaka penji penjo moko ma dhi nyiso ni aa, ng'ani to oromo mondo onon penjgi. Koro nyaka ng'i ni ipuonjo somo mage, to in gi lony maromo nade?. To isebedo kipuonjo e hignhi maromo nade, to skul mipuonjoe en skul mane, to en skul machalo nade. Koro magi gin achiel kuom penjo midhi penj jogo.

Karango picha ni taneno nyaka majaber toting'o ko. To koo kaneno to gimabiro e pacha en chak, chak mopoto, koo itiyogo e puoyo chak. Kang'iyo kae to nyakoni oolo chak ei okombe kendo ang'e ni oda kwote nikech chak mit. Koro ma en tich mar chak, puoyo chak e koo kendo sami madho chak mopuo e koo to nitie kakomit zaidi. Kiyude kata gi kuon moro tinya chamo kuon maduong' kabisa. Koro ma en chak kendo nyakoni olo chak kendo olo ne ji chak ,gida madho chak kendo chak mit, chak mopuo e koo mit kabisa mit aduwa kendo gimaber kiolo e iyi to iyi dhi bedo maber kendo nya medo dendi bedi dend mopong' kabisa, koro mae en gimaber chak ma igolo e koo mit aduwa.